Ore sababu nabo nemanyorie enasiai naa nchere kitasas inkulupuok alafu nibelekeny nkulukuok metaa tinintoki aun mitii empolea naa kinyial oleng . Ore sienkae toki nemanyorie naa orkasi ogol oitaasi iltunganak naa ninye naa likae lemanyor .

Ore entoki naitishipisho tenabae na nchere esidain indakini nitushulaki si ndakin kumok tolchamba obo nekitodolu ajo ketii food security ore si enkae toki na nchere egirai apik endaa enkare enkata enchan we enkata olameyu na ketumi ake ndakin ore aitoki naitishipisho na ormanyara amu aisidai na kelio ajo ketii endaa sidai enakop.

Ore entoki nanyor enasia na nchere qta iyata olchamba kiti nidim ataramata swan kumok oleng na kitum si ropiyani terishata kiti oleng amuore taata pingira aramat kuna tare na ntare kuna naata mpisai menyanyikie neapa amu ore aakuti kuna kare keeta ninche ropiyiani na teneisho na mibung moyiaritin na inasi enkae bae naidim atejo kanyorie kuna tare ore si enkae toki na eramatare apadokin ashu a naramati ntokitin te wueji ntokitin kumok kake kiti olchamba.

Ore enikuni tenitobiri enasiai na kangasa ajo nchere, itobiri enasia tesiai angas tontokitin amu ore tenengasai arem nkishu sindanoni loibooyo moyiaritin na kiko petumi nkirik sidain ore si enkae na teneramaki nkishu aitobiraki amu teneramati aitobiraki na itum ainoto nkirik sidain oleng to kishu ore si enkae toki na pekuni pekuni aa ssafi ashu altunganak ogira ayiengisho pe izingatia usafi petumi nkirik nara quality sidai ore si enkae mchere na pingoruni nkishu nara quality sidai amu inakata na kitum ntokitin sidain, ore si enkoitoi na nchere kenare oleng naji ore laramatak nizingatia oleng kuna oitoi nikijo modern ways of farming